Ũrĩmi wa indo iria ithondeketwo na njĩra ya ũndũire nĩ ũrĩmi ũhũthĩraga thumu ta ũrĩa umĩte mahiũ-inĩ kana thumu ũthondeketwo na mahuti. Na ningĩ ũhũthĩri wa dawa cia tũtambi, dawa iria nacio cikoragwo ithondeketwo kuma mahuti-inĩ marĩa marũrũ. Na ũrĩmi ũyũ wĩ na ũteithio nĩ tondũ, irio iria ikũragio kũhĩtũkĩra ũrĩmi ũyũ, nĩ ikoragwo irĩ njagĩrĩru, harĩ ũgima wa mũndũ wa mwĩrĩ.

Kũrĩma na mĩgũnda mĩnene niĩ nĩkuo kũngenagia tondũ namo maciaro namo makoragwo marĩ maingĩ. Rĩrĩa maciaro maingĩha, mũrĩmi nĩ atuĩkaga wa gũteithĩka nĩ tondũ nĩ ahotaga gwĩkĩra mbeca thĩiniĩ wa mũhuko wake, ona ningĩ bũrũri nĩ ũtwĩkaga wa gũteithĩka nĩ tondũ ũrĩmi ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩria wũingĩ wa irio thĩiniĩ wa bũrũri witũ.

Gũkũria irio cia kĩndũire, nĩgũkoragwo na mbura na nini makĩria, nĩ gwabata nĩ tondũ irio ici arĩ cio ta mĩanga, mũhĩa, ngwacĩ, nĩihotaga gwĩtiria riũa rĩnene rĩrĩa rĩkoragwo eh matũra-inĩ macio, na ikahota kũgĩa na maciaro kũhetũkĩra mbura ĩrĩa nini yurĩte kũndũ kũu.

Ministry ya kĩgĩna nĩ ĩnyitete itemi rĩnene harĩ mathĩna ma kĩmbeca, ma Kenya mwaka ũyũ, nĩ tondũ nĩ yagĩte kũiga mbere maũndũ marĩa marahutia mũkenya wa kawaida. Maũndũ ta, ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, na ũrĩmi. Ũgakora ĩraiga mbere maũndũ marĩa mangĩhota gũetereria. Kwa mũhiano ta waki werũ wa nyũmba cia thirikari.

Nĩ harĩ bata, arĩmi kũhanda mĩtĩ hamwe na irio ciao, nĩ tondũ mĩtĩ ĩyo nĩ ĩkoragwo na ũteithio mũnene, harĩ mĩmera ĩyo ĩrĩ thĩinĩ wa mũgũnda. Wa mbere nĩ igitagĩra mĩmera kuma kũrĩ rũhuho rũnene, na wa keri ,rĩrĩa mathangũ ma mĩtĩ ĩyo matũika ma gũitĩka, nĩ matuĩkaga ma kũbutha, na kũongerera thumu thĩnĩ wa tĩĩri, na kũoguo tĩĩri ũgakorwo ũri mũnoru.

Arĩmi nĩmateithĩkaga mũno, na ũrĩmi wa kĩĩrĩu, tondũ, wa mbere, mũrĩmi nĩoyaga ihinda inini mũno kũharĩria, na kũhanda mũgũnda wake, nĩũndũ wa kũhũthĩra macini itiganĩte. Ũndũ wa keri, mũrĩmi ahũthagĩra thumu kana bataraitha wa nduka, ũrĩa ũingĩraga tíĩri-inĩ naihenya mũno. Kwoguo mũmera nĩũtũikaga wa kũhũna naihenya, na kwoguo mũrĩmi akagĩa na maciaro maingĩ thutha-inĩ.

Kũngiumĩra ũndũ wa hi na hi thĩiniĩ wa thibitarĩ ĩrĩa ĩndigicĩirie, maũtungata marĩa mothe magũthiaga na mbere maambaga kũrũgamio nĩgetha maambe matangĩkire ũndũ ũyũ wa hi na hi waumĩra. Kũngĩkorwo rĩngĩ kũrĩ na arũaru marehwo thĩinĩ wa thibitarĩ ũyũ na matingĩhota gũthondekerwo kuo, maambaga kũheo ũtungata wa mbere magacoka magathamĩrio thĩiniĩ wa thibitarĩ ĩrĩa mangĩteithĩkira.

Kũringana na mũĩcirĩrie wakwa, gĩtũmi kĩa andũ amwe kwenda gũcerera thibitarĩ iria nene handũ ha thibitarĩ iria i nini imakuhĩrĩirie nĩundũ wa kũaga motungata mamwe manene thĩinĩ wa thibitarĩ ici nini. Kũoguo andũ makona nĩwega gwĩkinyia harĩ thibitarĩ icio inene nĩgetha mone motungata marĩa marenda gũtungatwo namo.

Ũndũ ũrĩa ũndeithagia kũmenya tĩri wakwa nĩ mũnoru kũigana wa kũhanda, nĩ rĩrĩa ngumbũria tĩri-inĩ ũcio, na ngona kwĩna tũnyamũ tũingĩ tũrĩ kũu thĩini, mũthũa, thigiriri ona tũgunyũ, nĩ kuonania tũnyamũ tũu hena kĩndũ tũrarĩa kuuma tĩri-inĩ ũcio. Ũcio nĩũ ũndũ ũcio nĩũndeithagia kũmenya tĩri wakwa nĩ mũnoru wa kũhanda.

Mũigana wa mbegũ, nĩguo ũteithagia mũndũ kana mũrĩmĩ gũtua matua ma ũriku wayo, rĩrĩa aramĩhanda tĩri-inĩ. Nĩguo ũrĩa ĩrĩ nene, noguo ĩrikarikaga na thĩ, mbegũ ĩrĩ nini, ndĩrikagio mũno tĩri-inĩ. Ũbatairwo mũno nĩ kũmĩhanda ũriku wa maita matatũ kũringana na wariĩ wayo rĩrĩa ũramĩhanda tĩri-inĩ.

Nĩguo kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka thiĩniĩ wa itũũra ritũ, nĩkũmenyerera tũmenyagĩrĩra mĩtitũ na ĩthaka irĩa nyamũ ici citũraga thiĩniĩ wacio nĩgetha itikanage gwagũikara kana ciage irio cingĩrĩa kuma ithaka-inĩ icio, tondũ rĩrĩa twagitĩra ithaka na mĩtitũ kũrĩa itũraga, nyamũ icio nĩ ikuona gĩakũrĩa na cione gwagũtũra.

Niĩ bangaga mbeca ciakwa, ngĩhũthĩra mbanjeti. Wa mbere ngaamba, ngagaĩra maũndu marĩa ma mũthingi mũtũrĩre-inĩ mbeca, kũringana na iria ndĩna cio, na nĩgetha ndigatuĩke wa gũthĩnĩka. Ngacoka ngaiga mũthithũ nĩũndũ wa rũcĩũ, nĩgetha ndikagĩe na ũhoro wa gũĩtigĩra rĩrĩa maũndũ mangĩtũĩka nĩ mathũka makĩria.

Tekinoronjĩ nĩ ĩhũthĩtie mathomo thĩiniĩ wa irathi cia kĩĩrĩu, tondũ rĩu, to mũhaka mwarimũ na mũrutwo makorwo me kĩrathi nĩgetha mathomo mathiĩ na mbere. Mwarimũ no ahote gũthomithĩria mũrutwo ona arĩ kwao mũciĩ, akĩhũthĩra kompyuta kana thimũ na makagĩa na ũhoro wa kũnyitanĩra.

Tekinorojĩ nĩ ĩndeithagia mũno mathomoinĩ makwa tondũ nĩhotaga kũingĩra internetinĩ na ngahota kwetha maratathi ma igeranio marĩa mahĩtũkĩte maria mekĩtio nĩ aria marĩ mbere yakwa na maratathi mau makandeithia kwĩharĩrĩa nĩ ũndũ wa igeranio irĩa cirĩ mbere yakwa na thutha wa kũmahuthĩra ahh ngagĩa na ũhoro wa gwĩka wega na kũona maumĩrĩra mega igeranionĩ ciakwa. n

Kũringana naniĩ, ũramati mwega kuuma kurĩ thirikari ya kĩbũrũri, ũrĩa yonanĩtie kana ũrĩa ĩheanĩte thĩinĩ wa gĩikaro kĩu kĩa nyamũ kĩa Maasai mara, na ũruti mwega wa wĩra wa andũ arĩa mahetwo wĩra kũu thĩinĩ wa gĩikaro kĩu, arĩ mo maũndũ marĩa macũngĩrĩirie gũkũra kwa gĩikaro kĩu mĩaka-inĩ mĩhĩtũku.

Ĩĩ nĩndĩretĩkanĩria atĩ, ũrĩmi wa kĩbiacara nĩ ũrĩ ũguni gũkĩra ũrĩmi wa irio cia kũrĩa mũciĩ hatarĩ kwendia nĩ tondũ, mũrĩmi nĩ ahotaga gwĩkĩra mbeca thĩiniĩ wa mũhuko wake, rĩrĩa endia magetha make. Ona ningĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũhingũraga mawĩra maingĩ, nĩ tondũ kũrĩ arĩa matwaraga magetha maya thĩiniĩ wa thoko, rĩngĩ makaheo wĩra ta ũcio na angĩ makagĩa na ũhoro wa kwendia magetha maya, kwoguo nĩ ũhotaga kũhingũra mĩrango mĩingĩ ya mawĩra.

Kũringana na niĩ, nĩwona gĩtũmi kĩa andũ arĩa me taũni, mataũni-inĩ kũhũthagĩra njĩra ya ũrĩmi ya gũitĩrĩria maĩĩ mũno, gũkĩra mbura nĩ tondũ wa mũigana wa tũmĩgũnda tũrĩa kana mĩgũnda ũrĩa menayo. andũ aingĩ arĩa me mataũni mena tũmĩgũnda tũnini, tũrĩa tũgũbatara o maĩĩ manini, koguo makona nĩ wega mahũthĩre njĩra ya gũitĩrĩria maaĩ harĩ ũrĩmi ũcio.

Menyagĩrĩra ũgima wakwa wa meciria na njĩra ya kwĩyaria. Hĩndĩ yothe ingĩkorũo ndĩragerera ũndũ ũrandurithia ngoro kana ũndũ mũritũ, njethaga mũrata ndĩĩhokete, na ngagĩa ũhoro wa kũmũhingũkĩra ngoro ngamwĩra marĩa ndĩragerera na tũgatũĩka wa kwaranĩria na ngagĩa na ũhoro wa gũteithĩka. Kwoguo njĩkaga ũguo mahinda mothe marĩa ingĩkorũo ndĩragerera ũndũ o wothe mũritũ.